Ore ena neesiai enkiremore ompoosho naa ore enikunari ena siai tenkop ang eking'as iyiok oshi aapik oltarakita olchamba metang'asa aibelekenye adotu inkoben nedotu akeyie nena takatakani pookin ore pekindip nikintoki aitumia irmong'i amu irmong'i oshi sanasana oshi yiok sana sana kintumia airemishore nekiyeniki ilmong'i enchembe nepiki naake siinye ena shoki duo oshi napiki dukuya aibokie irmong'i waare neenikini enchembe tolnyororo ore peenikini tolnyororo netii oltung'anak aare looshep netii oloibung'ita enchembe netii olobo laaninye osuj ilainini apik apik eh impoosho eh duo irkererin miremo egira irmong'i aendelea airem.

Ore ena siai naa aisidai oleng itodolu ena siai oltung'ani ogira apikaki inkerra enyenak shumbi egira duo kuna kerra enyenak adaa nedamu alotu apikaki shumbi egira adaa tempeut idolta ajo inosita inkerra enyenak shumbi naa kaitadamu ajo ore enabaye naa enetipat oleng tenkarake ore shumbi naa kaitadamu ajo ore shumbi naa entoki etipat oleng tenkishui akeyie eramatare ontokiting inonok aa nkerra onkerra nkinejik nkishu enetipat oleng kisidai oleng tenincho shumbi.

Ore tenewueji nadolita ajo iremisho ele tung'ani neun irmatunda lenyenak lelelo lotubulutua nadolita iltung'anak tinewueji logirae awoshie awoshie empisha naa ore entoki nagira aendelea tene biashara nagira aendelea tene amu etunishe ele tung'ani neotok irmatunda lenyenak netabaitie niaku ehomo duo aing'oru ilainyiak neponu ilainyiang'ak neeku ninche lelo loyetuo nitishipa ena baye oleng itishipa kuna ena siai ena kiremore ele tung'ani ne duo peeponu adol neng'as ninche aajo peng'asi awoshie empisha pee epuo naake sininche aitoduaya tosokoni.

Ore kuna naa mpoosho inoshi poosho sikitok kuna naa ore eneikoni teneitobiri ilo oltung'ani oh olduka ning'oru empeku enye ninyiang'u nilotu taata tenaa enkata enchan oshi integemeya pitumoki atuunisho nilotu aunisho tinakata enchan ore iyie pira oloshi tung'ani laa keeta ninye enkare nauduno ashu keeta enkare tiang niaku ninye intumia nilotu aunisho aun imposho inonok niun nianyu mewoto ore ake peoku peisho duo ne peisho nintau ake nilo arr ore piyarr nintau kuna poosho inonok nikut nimpanga torkuniani linonok ashu nipik store ino.

Ore tene adolita inkerra natipikaki ormeregesh atua naa ore eninko piisum oltung'ani igelaki ore eton aa angejuk aomoni ele tung'ani tena siai naa igelaki ake inkerra niu inkerra niliki ajo ninken nijioki mikena ajo kesiana naje kuna kerra ore enkae niliki ajoki ele meregesh taake eyieu nejing atua kuna kerra nemiyieu likae niaku ni niutaki olale lolo airritayie kuna kerra inonok tenebo wele meregesh nemisho eshulare inkulie nee negelaa metaa ninche ake ing'orita tewueji nebo ore ni niliki metaa ore pee peitabau ang ning'uraa tenaa kelulung'a ning'uraa tenaa ketii pookin aikunari nejia.

Ore ena nesiai enkiremore ontokiting kumok tewoi nebo, Idolta ajo euno ormaisuri, etii irkeek lontimui, etii mpoosho, etii akeyie ntokiting napashipasha. Na ore enikunari enasiai tewoi tenkop ang, naa iun ake nai matejo tenaa irpaek iata, nipik irpaek olaini ning'asa apik impoosho ilainini kajo waare ashu okuni. Nintoki sininche apik irpaek. Ore ake tiatua inewueji niun irmaisurin linonok, amu ore naanche irmaisurin naa meji keeta enkata nadotuni, ore lolo olchani irkeek lormaisurin la kebulu ake ninche. Bora metaa iyata enkare, niun sininche ata enaa ntimui, niun irkeek lormatunda akeyie pookin anaa irmashungwa, niun iloo ofakado, niun sininche iloo maembe tewei nebo. Niun impoosho, nitalamilam metaa kelamilama, niun tonkatikatini enye. Nejia oshi yiok kinkunaa tewoi tenkop ang'.